Nĩ ndĩrona ũcio nĩ mũmera wa mũkorobia na nĩ kuona ndĩrona ũgĩciarithanio. Ũgekĩrwo hihi ũrĩa wĩna maciaro mega tũkaruta ũrĩa ũtarĩ na maciaro mega. Ũcio wekĩrwo igũrũ nĩ woneka nĩ mũkorobia ũngĩtũhe maciaro mega na nĩkĩo ũraciarithanio.